ee kajo nanu ore ele tim le sacco naa kesita esiai sidai kwa sababu amu, keyau technology neyiolou iltunganak ajo keetae technology neeku kajo nanu ore ele turur arashu ele ena sacco naa keesiata esiai sidai oleng toomuruai ashu tolosho keesiata esiai sidai kabisa.

Ore ormalimui otii kisumu nabkeeta naiake eniko pisum enkerai ata enatii narok matejo naji tenkitanyanyukoto tanaa kisume enkerai e entoiwoi inakerai na kidim airiwaki mbukui ashu iriwaki esiai nisumisha na inakerai arashu ereu keetae eletur lormalimuni oji tsc nibunga tsc ormalimui neoshi transfer meeu narok petumoki enaduo kerai ainoto enaduo kisuma amu nejia oshiake itaasi irmalimuni nakeoshi ake transfer tewoi natii neyai inasukul nayieu ninye serkali openy neaku ajo ake nanu kidimai ormalimui otii kisumu peisum enkerai natii narok.